Kaneno pichani, to aneno jatend piny Kenya, mano moluor, William Samoei Ruto, to sa asaya ma pichane aneno to aparo lit ma ji mange'ny osekathe kata chandruok ma nge'ny majo piny Kenya osekathe, nyaka ne jalni moluor William Rutoni okaw telo. To ahinya hinya, aparo nyithindogo ma indendo ni genzi kaka mago mane onegi ndalo mane nitiere yuaruok kata mandamamo mar nengo' mar ngi'ma kata itho malo mar gik ngima gik ma ji tiyogo, koro sa asaya ma aneno pichane kata ma aneno gimora amora ma ogore kata nyig' mar William Samoi Ruto, mago e gik moko ma obiro e pacha.

Kaneno gini, to picha mar ndalo moko ariyo, mane asethie wuoth e kamoro ma chal kamae biro e pacha, mokuongo ndalo mane akungo' thii e kama chal kama, ne athi kamoro ma iluongo ni Impala park, ma kama lee odake lee bet lee mag bungu kata lee ma opogore opogore, nitiere kata okane, nathi kanyo ka gi joklasa kane ajaklas abiriyo kamoro achiel gi japuonjwa kendo ne wathi bayo kane wawinjo maber, kendo ndalo moro nachako athi kanyo ka adung' gi nyathina gi jaoda kane wathiwuotho kaka familia kaenewaneno lee mopogore opogore ma opithi e kama chal kama, koro mano e gima birona kata mano e gimaparo samoro amora ma aneno gini.

Karango pichani, to mokwongo anyalo wacho ni mondo omi kakiuso chiemoni, kata gimaneno kaeni, en ni iketogi e sandugni moko, aeto ng'ato ka ng'ato dhi kwanyo kata yiero ma odwaro kasto oketo thenge, kasto ochulo. Mopogre gi mano, mar ariyo, chiemoni kata gini itiyogo e loso chiemo mopogore opogore,e tedo chiemo mopogore opogore mondo gimed chiemo ndhadhu. To ,mopogore gi loso chiemo, gini inya tigo e loso gimiluongo ni kachumbari ma inya ti kode e chiemo kaka ring'o mobul, kata rech mowang' inya chamgo. Kendo omedo ndhadhu mang'eny ahinya e chiemo.

Nitiere yore mange'ny mar kwayo kony mapiyo piyo, to e aluora mara anyalo wachoni ok yot mondo mi iyud konya mapiyo piyono sama idware, koro moko kuom yore ma kwayo kony ma piyo piyo, en ni inyalo goyo number mar kama idware konyno sami drwaro polis, sama idwaro ambulance kata nyamburko mano mana ma tero joma ngi''magi oewore ahinya, inyalo goyo gi nembni manitie kendo ji mathoth ongeyogi, koro magoe e moko kuom yore mag kwayo kony mapiyo piyo, e aluora mara ok yot mondo mi ngato yud kata kwa kony ma piyo piyo ma bi rese kata ma oyud konyno esama odwareno ni mare aluora mara ndara rach to mano mono miyo wa yudo kony kata kwayo kony mapiyo piyono

Ee, an gi lony matin mar chiwo kony mokuongo ne jatuo, mano tuo mora mora nikech kane asomo ndalo ma pod en an ja scout ka ne pod ane skul prayimar, ne opuonjwa kaka wanyalo chiwo kony matin, chiwo kony mokuongo' ni jotuo mano chiwo kony ne ng'ano ma gimoro anga'do , ng'ano ma muche rumo, kata gamo muya, ng'ano ma thuol okayo, koro mago gin moko kuom gigo kata twoche moko ma anyalo chiwo kony mokuongone gi, to an ange'yo kendo aparoni ni ber ni nga'to kanga'to enego bed gi lonyno, nikech okwangeyo gimanyalo timore sa asaya, kata gima nyalo timo nga'to manitiere e aluora marua. Koro ber kawabedo gi lony ni, mondo wachiu konyno mokuongo, ne jotuo manyalo bedoe e aluora marua.

Karango pichani, to aneno miyo moro ka okulre kendo ochalo ngama yiero kitungu, to aluorani to achalo aluora mar chiro, kendo kirango kanyo to nitiere kitungu mangeny, too mae kitungu en gima itiyogodo e chiemo, kendo ka in gi nyasi kata kaa in gi welo mangeny kata ka en gi nyasi mora mor kaka en liel ma itede, harus kata ka chieng' nyuol, gimora mora ma inyalo bedo ni idwa tedo to inyalo biro kae ma ikaw kitungu, koro nga't ma ochung' no ochalo jauso kendo ineno ka opimi kitungono e ratil to mondo mi ongi' ni otungu ma ngato oseyierono en otungu mar pesadi, koro miyo ma okulre pinyni ento oyiero otungo kendo chalni odwanyiewo otungugo, koro ka ang' osetieko yiero otuguneno, to omiyo jausono to pimone e ratil to nyise pesa ma onego bed ni ochulo jalno.